Ore ena naa emukunta oompoosho tenebo o emukunta orpaek ore ena baye arashu ena siai nauni ashu naitubuluni mpoosho orpaek naa ibelekenye oleng' tenkop ang' amu irowuaja oleng' nelauni sii nkariak neeku etadoyie oshi taata ena siai ena kiremore oompoosho ashu orpaek tenkop ang'.

Ore ena natii tedukuya nkonyek naa mpoosho ore mpoosho neeta imuain are naitobirieki ore enedukuya naa kepeji nitau njugu ore eyiarata e are naa keyieri aitokitokie tenkare ompaka omeoto neyierieki mpuka.

Ore ele shani naa olormatunda ore irmatunda pookin arashu kuna daikin pookin olchamba nainasayu eoto ashu nainasayu itayuoki temukunta naa esidai tenisuji arashu nikiny enaa inaitauni nkinyat kake ore duo naai esidano enye naa iisuj paa itumoki ainasa.

Ore ena naa emukunta e sunflower ore sunflower naa olchani arashu olchani obulu ninye nitobirieki ninye ntokitin naara are itobirieki ninye eilata nayierishoreki ore eniare itumiaa ilotorrok itobirie inaishi enye oolotorok.

Ore ele naa orparakuoni ogira arem emukunda enye toltarakita, kanyor nanu ena baye. Ore esidano ena baye naa ore ele parakuoni negira ninye aramat enkulukoni enye arashu olchamba lenye. Ore eniare ore ele lee naa kigerito ninye keon arashu easita ninye esiai enye oo nkaek enyenak , neeku ninye oigerito keon naa ninye olak keon.

Ore ena naa emukunda, emukunda ena ornyanya epir ninye ena mukunda arashu ena kulukoni ena mukunda ornyanya. Ore ena siai tenkop ang' neton taa toi ake egira aitobirari esidai amu eun irparakuo kuna mukunda enye nitushul kuna daiki enye pookin ata sii ena ornyanya amu ore irnyanya meyeu nye emukunda ornyanya enkolong' oleng' nemeyeu enkijape eyeu nai ake enkiti kiasi enkijape we nkiti kiasi enkolong'.

Ore ena naa emukunta ornyanya itobirari ninye eunoto olnyanya esidai tenkop ang' ore tenkop ang' ore enkumoi orparakuo netuuno ilnyanya amu kesidan ilnyanya amu kebulu torpurkel nebulu sii tosupuko neeku ore enkop ang' amu orpurkel ninye enkop ang' negira ilnyanya aabulu aitobiraki.

Ore ele parakwoni, neibung'ita ninye irkiek oshi, owoki ashu loopiki mukuntani. Emukunta orpaek, emukunta oo ngwashen, enoolnyanya, enoomboosho. Ore ele shani naa sidai ninye amu kitopirr enkulukwoni nitopirr sii irkiek arashu indaiki inonok nituuno temukunta

Ore ena naa emparbal emparbal ena ore teniingorr ena parbal naa kintadamu intokitin kumok oleng' amu ore oshi naa keetae ndaiki naabulu toomparbali nijio enormushele amu kenyorr ninche nkariak keook enkare oleng' neeku ore naai teniingorr ena daa kakintadamu oleng' emukunta ormushele.

Ore ele parakuoni, negira ninye aitook emukunda enye. Ore ele lee naa, egira ninye aitobiraki emukunda enye ingejek arashu iwuejiting naokie enkare. Neeku ilainini ninye egira aitobiraki, kulo keek lenyanak arashu kuna daiki enyanak. Neeku egira ninye ele lee aitobiraki emukunda enye, olaini ookie enkare, arashu ojing'ie enkare.

Ore ena naa elmukonda o elmpaek. Keotoo kuloo mpaek otii kulo ana mukonda. Ore ena baye eipelekenye oleng te nkopang naa tang'araki laamei olaameyuu arasho onkop natoyoo neing'uara nedoonyo ninye eunoto elmukonda o lmpaek to nkopang.

Ore kuna naa inkera ooldupas. Ore kuna kera negirai aabolu ninje meshomoita aadaa, teniinkor naayi kuna kera naa inoshi naa tolchamba ake edaa, amu teniinkor iseseni lenye naa kaisidan neeta sii inkipandeni too nkiyia. Neeku ore kuna kera naa inoshi naa toombadoks ake ninje edaa.

Ore ena naa emukunta nashula mpaipaeni osukuma orpaek, teniingorr ena mukunta nemesidai amu etuata kulo keek ashu etua ninye ele shani le papai netuatua siinche kuna kapishi okulo nyanya okuna sukumani neeku ore ele ena mukunta meesidai ninye amu egira ninye atoyu neeku keeta entoki nemetumito ena mukunta.

Ore ele parakuoni naa emukunta ekapish ninye etii enyokita ninye ele parakuoni aitook emukunta ore ena siai naitookishoi toomukuntani negira ninye aitobirari temurua ang' oleng' amu enyokita irparakuo aitobir irpaipi ninyiang'u sii kuna mashinini e sprinkler naasioki ninche arashu naitook ninche imukuntan nemetii lobour nagol arashu esiai naitagol oltung'ani keeku intasheiki ake nitamanaa emashini aitook.

Ore ena naa enkaji , enkaji ena natii inkishu edairy arashu inkishu ekule naa tenaaji tadekenya endaa ashu inkujit , tenaaji eok enkare , tenaaji elepi , tenaaji ees intokitin pookin . Ore enasiai naa ore naji toltungani pees enasiai naa ingas ayiolou esaa naishori kuna kishu enkare , esaa naishori endaa , wesaa naisuji ninche nanare peyiolou oltungani petumoki ataasa enasiai.

Ore ena mama arashu ena parakuoni netii ninye emukunta ormusha ore ena mukunta ormusha enare niyiolou ajo kaja ikuni teneramatai kenare niyiolou ajo kebaa enkare naaok kekatitin aja ewoshi olchani kaja inko teniyiolou ajo etabayie enkolong' nakesuni naa kaja sii inko pee intalam imotonyik amu ore siinche imotonyik naa kenya ormusha oleng' iisul etoyio ashu etaa keponunui aakesu neeku kenare niyiolou irrereni pookin arashu piiosh irkeek pee menya naa ina mukunta.

Ore ena naa emukunta orpaek sapuk ninye ena mukunta orpaek ore embaye naitishipisho tena siai naa ore ena mukunta oo kulo orpaek naa kasidan kulo paek amu kelioo ajo keramatitai naa kepirr sii amu teniingorr ena mukunta ekulo paek naa kenyorr nkonyek amu kenyori negol amu kepir iseseni lenye.

Ore ena naa emukunta orpaek ore ena mukunta ookulo paek nemitishipisho arashu menyorr nkonyek meramatitae ena mukunta ore ena mukunta netoyio ninye pii amu ilo adol orpaeki obo oikonji anyori inyiale ena mukunta pii idol ajo ore ena siai nemegirai aaramat ena mukunta naa ina pee etoyio.

Ore kuna naa ilmatunda ooji screwberrry ore kulo matunda naa kesidan ninje amu ore tosesen loltunganak naa keponaa inkufu neponaa sii orsage. Ore kulo matunda naa kinosayu orook ore peeyai osokoni naa kemiri niigil sii aaku.

Ore ele lee arashu ena mama negira ninye apej irpaek, ore irpaek oopejo naa kesidan amu teninya naa keraposhisho enoshi kata itapejo esidai neeta sii tenda nkae alo entorroni amu tenipej metorokita naa ekintaya enkoshoke.

Ore kuna naa nkishu ekule ore ele parakuoni negira ninye aigwarr enkiteng' enye ekule ore ena baye naa enetipat oleng amu ore ele parakuoni naa etumie ninye kuna kishu enyenak kule enelep katitin uni amu elep tedekenya nelep dama oteipa ore sii enkae kiidim nemirr impisaai naaba enaa inaayieu ore ene uni kiidim ateyienng'a nenya nkiri neeku enetipat ena baye teniramat nkishu ekule.

Ore kuna noo mama, netii ninche inkibandani, arashu egira ninche ai barasaa tosokoni. Emirita ninche noo kuna mama mpuka, irmatunda, irnyanya, hohoi, ofakado, mpayapayoni, pineapples. Enetipat ninye enasiai amu, ore kuna noo mama, negira ninche aas isiaitin onkaik enye, arashu igero ninche aate. Neeku ninche naigero aate. Etum ninche faida tenasiai, enye naasita.